Olekitoktai chepyost eng' kot ap boiyonyi kotko kokamanda korutoi oleloo, kebwane nguno kokwet akinyekeyai borto , mara keeny arwa nguno in yo kochakuan boiyot arwa nechame ngo moi anan ko artet akeeny akiam akebaibachi aketaach chepyoset kelech karibu itagaat eng' gaai

Ole kikestoi mosongik ing'kokwenyu kowendi temindet nguno mbar akibakoswa kotko kokoruryo mosongik konyokoba akonyindet kenam nguno rotwet anan ko ringet akeba ketilan metowek ketilat ketilat metowek akinda en kinwet. bara kakotwo ketile anan kekese keip kobwa gaa akenyibaargan en asista kobir asista asikoyamya anan kosoiyo komyie. nerube, kebor nguno much kebore anan kinde mokobet akebir aketururen koba siretik akotililekitu akeib koba tinga, akeng'aa akenyekiamis, nyekekwanye kimyiet anan kechule rongorik

mosong'ik ak mogo korure anan teskse rirutikwai ngeminda katoldolik chechotok. nebo aeng ko, ngesipkesember anan keistechi tumdo eng' kasarta ne nootok. nebo somok, kotesakse rirutikap mosong'ik ngestechi tiong'ik anan mnyonwokik chekanam. ngonam mnyanwokik komuch kong'et temindet kobiit, sikoistoen kostochikei minutik chootok. nebo ang'wan, kotesakse kora minutik ap mosong'ik ak mogo ngonamgei ak itondapemet, kou nguno koyam ropta kotese minutik.

Itondob barak kou ropta kongeme minutik ole ngemdoi minutik eeh ropta ko ngoeet ropta saidi koimuchi konyikola beek minutik kotokotomo korut nyikorwaen beek kotitoi minutik eng ole kikoke minji koba ole manyalu eeh itondob barak ake kou asista ngoetyi anyun asista minutik anan koeeet kemeut komanyorchin kei beek cheyomotin minutik kobor komayoe komye kor kocharirendos amasikchin kokesen anan kolok kokor koma rurtos mising anan korut kokangemak ruretab minutik chotok

Tuguk chemile biik en yu ko minutik cheagere kinagi peek keboisie paipusiek ako kabur koresio kora, konyolu kanginagi peek nguno kogur koitililitu akokaranakitu akokimikitu minutik chatak

Olekiribto kimnotetab rurutik yoon kokebut i, ko kotokonu ing'unon koborut en rurutik cheuu bandek anan kesutik cheuu bandek ko kinetaa kekesee akebor ana ketor keboishen chebore anan iboketor keboishen eut en kaa, kiit nerube ing'unon ibakibarkany en asista anan kemaa en asista, ak kiit nerube ing'unon kinchoruryen kistoen metetek ak murindo aketukul nekokokiibundo en imbar, kiit nerube kindee kinuok ing'unon akenab komiee kokokindee kerichek aany, kindoi kerichek chebotuket cheribee ng'unon amanam susurik akindee kinuok, akeib kobaa chokoo, ko kor komoome susurik amonome miondo aketukul.

Tukuk chemile biik en pichaini ko akeree kakochimilda asista akotakolaba emet, takolaba emet soiti toos kelee saa sita neboo beet, konyolu ng'ochimildote asista konyone akinee imendo tokanam kourit kiten emet.

Kiit netai noyoe asikotesak kesutik anan rurutik ndoikuu neoo en ministry neboo temishet i, konetaa kokikochi temiik katoldolik chebobuch chemoliboni okot siling'it akeng'e anan moliboni chepkondok alak tukul, neboo oeng i kokikochi temiik konetishet neyamat akoboo minsetab minutik chemine, kineet icheket konai kolee kiribtoo anoo minutichuu asikoyai komnyee anan sikoruryo, neboo somok i ko kibiis anan kinakaa beek minutik en emotinwek chemara moyome robtaa anan chesootin chemikemeut kokorkonoton kotesee minutik anan tesee kesutik, eeh amunee sioyoe kounoton i kokorkokakites ing'unon anan kokikonob sekta neboo temishet en emet, kor kotesoksee ribset eeh minutik ak kesutik ko en yoton kokakikirinda bananda ak rubeet.

Okeree kitung'uik chon mukulen i, okokeree biik oeng, chepioso anan kwony neboo kenyishek chebo kween i nechokwoni kitung'uik ak boyon nekalach ambronit i nee uwon bimoni kitung'uik, lasima ko inendet neoldo ko olindet eeh chepkelelion, ko kitung'uik i kokotok kolee kokiibu en imbar inyokebimoni asikialda.

Okeree bandek chekokibut en iboruu mobeek cheteleldos okokeree bandek chekakekes i, okokeree biik ang'wan okokeree chebore anan mashinit nekitoren bandek, eeh pichaini koboru kole kokikese bandek ak ketor en imbar ndamun okeree mashinit nekitoren bandek akokeree kinuok chekindoi kor yekoketor sikeiben kobakaa.

Kimnotetab bandek eeh chekakikes i konomekee ak keswek chekikimin, eeh ingimin keswek chekororon i kokoron ikese kesutik chemibarakiat, kondimin kesutik chemiten ngweny ko anan chemokororon i kokoron kotuteno kesutik, eeh kinetese eeh ninii kesutik ii ko kotokokororon iin kesutik chekokemin ko kor korutuu minutik chechang akochang'a ng'unon kesutik ko kokorkomii barakiat anan ko tesokse kesutik.

Okeree korik chekiboen sekemik kosekemik i, kotiong'ik chemeng'ech chetinye baita akotinye asenet, eeh baita anan kororonindo neboo sekemik ko kinyorunen kumnyat, kumnyat nekor kiomee, kumiat neanyin akokerichek kumichoton, eeh asenet eeh kebebertab asenet en sekemik i, ko ng'outin anan ng'osusin kobwonee, eeh sekemik i kotiong'ik chemomoche kebaii en elekarik korik ng'amun imuch kotang'oen lokok kor koumisan kout.